Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, meciria makwa mareciria ũhoro wa ũrĩa andũ manogaga makĩrĩma, rĩrĩa tondũ marahũthĩra moko mao na ti macini. Na nĩkĩo mũndũ ũyũ wĩ haha mbere arũgamĩte, kuona nĩanogire nĩ kũrĩma kana nĩ gũcimba.

Ingĩruta mũndũ atĩ, wambere ambe acimbe harĩa arahanda, mĩũngũrwa yake. Acoke acarie mbegũ ĩrĩa ĩkinyanĩire ikĩro, acimba, athondeke gatanda gathaka, gatanda kaiganaine, na arute nyamũ iria ciothe njũru, ta maratathi. Acoke ateme mĩtaro, okorwo nĩekwenda tũmĩũngũrwa twake tũkorwo na mĩtaro, ateme mĩtaro. Acoke oe mbegũ ahande. Arĩkia kũhanda, athike mbegũ ĩyo, athika wega raini-inĩ icio ciake, no okorwo ndakwenda kũhanda na raini no ahande o ũguo. No nĩ kaba ahandĩte na raini nĩguo akahota kũmunya. Acoka athika mbegũ ciake acitĩrĩrie maĩ na citikage maĩ. Igũrũ no aigĩrĩre nyeki nĩguo tũmĩũngũrwa twake tũtuĩke twa gũkũra wega. Arĩkia ũguo, no acoke eterere ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ, ciakũra, ciarĩkia gũkũra acimunye acihande kũrĩa ibatiĩ kũhandwo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ ũrĩithia wa mbũri, kana, wendia wa mbũri. Ũrĩithia wa mbũri wĩna mbia, kuona, mbũri no ũmĩrĩithie ĩkũhe, ũmĩendie ĩtuĩke nyama, no onagũtuĩka mbũri ingĩ thikũ ici nĩiratuĩka cia gũkamwo na ikaruta iria. Rĩrĩa mũndũ akũrĩithia mbũri, nĩakoragwo na mbeca nyingĩ ona thumu mwega wa kũhanda indo ciake. Wendia wa mbũri thoko-inĩ ya kenya, nĩwĩtĩkĩrĩkĩte na gĩkĩro kĩa igũrũ, kuona rĩrĩa kwĩna mambũra, andũ nĩmagũraga mbũri magatuĩka ma gũcithĩnja. Kana rĩrĩa kwĩna magongona ma Ũgĩkũyũ, andũ nĩmendete mũno kũgũra mbũri.

Kĩrĩa kĩrathi na mbere haha, ũyũ nĩ ũhũri wa mbica kana kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ũyũkĩtio na njĩra nene nĩ mbeũ njĩthĩ, kuona ũhũri ũyũ wa mbica nĩũmateithagia mũno, harĩ gĩthomo kĩao rĩrĩa marathoma. Kuona no mahũre kĩndũ mbica macoke makĩrorere thutha-inĩ. Ona kuoya mĩkanda magacoka makamĩrorera thutha-inĩ na hau magakorwo na gĩthomo kĩa igũrũ na makaga kũriganĩrwo nĩ maũndũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ, wĩroreri wa nyamũ cia gĩthaka, ũrĩa ũtũmaga athũngũ, kana ona andũ airũ, makarĩha mebca magacoka magathiĩ kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka, ta mĩrũthi, na nyamũ ingĩ itiganĩte. Ũroreri ũyũ nĩũteithagia andũ harĩ gũthoma, na kũmenya maingĩ ma maingĩ marĩa makonainiĩ na nyamũ ici cia gĩthaka.

Ũyũ ũndũ nĩ ũrutani, kana, ũthomithania, wa arutwo arĩa mathomaga ũhoro wa kũmenya, ũhoro wa kũrĩma, ona kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Rĩrĩa maratuĩka akũrutwo nĩmateithagia, kuona irio ici mahandĩte imwe nĩmendagia, na makona mbeca. Ona kana mũndũ akagĩa ũgĩ ũcio, rĩrĩa egũtuĩka wa gũthiĩ mũciĩ ena handũ angĩtuĩka wa kũrutithia gĩthomo kĩu wĩra, agatuĩka wa kũhanda na amwe ao nĩmatuĩkaga, macokaga magatuĩka arĩmi njorua kuona nĩmanyitaga kĩrĩa mabundithĩtio nĩ arimũ ao. Ũndũ ũyũ nĩũteithĩtie bũrũri na gĩkĩro kĩingĩ kuona ti ithuothe tũngĩruta mawĩra ma obici, amwe aitũ no tũrute mawĩra nginya ta maya ma kũrĩma. Na rĩrĩa mũndũ ahota kũrĩma, ndagaga ciringi yake.

Ũndũ ũyũ nĩũrĩ bata mũnene, kuona, rĩrĩa mũndũ arenda kũingĩra gĩkundi-inĩ kĩa njeci, no nginya atuĩke wa kũrutwo, makinya maya mararutwo nĩguo atuĩke mũthigari ũkinyanĩirie ikĩro. Na rĩrĩa angĩaga kũrutwo makinya macio, ndatuĩkaga mũthigari kuoguo, ndahotaga gũtũmĩkĩra mũingĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Ũndũ ũyũ ona no ũteithagia harĩ kũnogora ciĩga cia mwĩrĩ, rĩrĩa mũndũ areka ũndũ ũyũ nĩateithĩkaga mũno kuona he mĩrimũ atangĩnyitwo nĩyo tondũ nĩarutithĩtie ciĩga ciake cia, cia mwĩrĩ wĩra wega.

Ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa ũhũthĩri wa nenda-inĩ cia kĩrĩu, cia ũkinyanĩria, kana ona ũhũthĩri wa thimũ, ũrĩa ũteithĩtie arutwo na njĩra nene, kũona nomacarie maũndũ, maingĩ thimũ-inĩ ciao, na magathoma ithomo cĩa gĩkĩro kĩa igũrũ, ũndũ ũyũ nĩũteithĩtie bũrũri mũno, kuona andũ nĩmarathoma maũndũ maingĩ thimũ-inĩ ciao kana nenda-inĩ ciao cia ũkinyanĩria.

Ũyũ nĩ ũrĩa warĩ president wa kana, wa bũrũri wa Kenya, na nĩ president wendetwo mũno, na nĩatuĩkire wa gũtongoria maĩka ikũmi rĩrĩa harĩa president wa mbere arĩ, arĩ Kenyatta. Wa kerĩ arĩ Moi, wagatatũ, nake arĩ Kĩbakĩ. Nake ũyũ nĩ Uhuru ũrĩa nĩ mwana wa president wa mbere ũrĩa eta arĩ Kenyatta. Uhuru nĩatuĩkire wa gũtongoria mĩaka ikũmi na nĩatongoretie na ũtongoria mũkinyanĩru ikĩro ona gutuĩka thabarĩ yake ya ũtongoria ndĩagĩte mageca, no nĩarĩ na ũtongoria mwega wa wa kĩrĩu. Pause

Rĩrĩa ndona mbica ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria makwa nĩ ũreri wa ng'ombe kana ũrĩithia wa ng'ombe. Ng'ombe ya iria ĩrĩa ĩtuĩkaga ya bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũrĩmi, tondũ ng'ombe ĩno no ĩrute iria rĩingĩ mũno ona ĩgateithia mũrĩmi. Ona rĩrĩa ona rĩngĩ, mũrĩmi no atuĩke wa kwendia gacaũ gaka, no gakorwo ge kamori kana gakorwo ge gatume karĩa angĩkendia na mbeca njega. Akarera hanini atuĩke wa gũkendia mbeca njega nayo ng'ombe ĩno ĩgathiĩ na mbere na kũmahe iria, na no atuĩke wa kũmĩhe mbegũ ĩngĩ na ĩgatuĩka ya gũciara. Ũrĩmi wa iria wĩna wa na njĩra njega.